Ũndũ ũyũ wĩkagwo atĩrĩrĩ rũrĩrĩ-inĩ rwakwa, wa mbere no nginya ũtũgũte mũgũnda, wa kerĩ, wĩte karagita gakũrĩmĩre. Ũndũ ũngĩ, no nginya ũite thumu o mũthenya, nĩgetha tĩri ũrĩa ũkorwo wĩ mũnoru. Ũndũ ũngĩ, ũkenja mĩtaro, nĩgetha ũite mbegũ ciaku no ũhumbĩre wega na tĩri ũrĩa na thumu. Ũndũ ũngĩ, no wĩkĩre ona bataraitha, arabu wĩkĩre, ũkorwo na maratathi marĩa momũ na mbaũ cia gũaka nyũmba ĩtagwo green house, nĩgetha mũmera ũrĩa waku ũmere wega ũtarĩ na kĩndũ gĩkũgĩa mũmera ũcio.

Ĩĩ niĩ hakwa no ndarĩri nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere. Ĩno nĩ thoko ya gwĩtũ na ũyũ nĩ mwendia wa nduka, na he mũndũ ũkĩte kũgũra mboco, nĩgetha athiĩ ahande na nĩgetha bamĩrĩ yake yone kĩndũ gĩa kũrĩa, na one maciaro ma kĩrĩa arathiĩ kũhanda, tondũ nĩ gũkoretwo gũkiura mũno.

Niĩ kĩrĩa gĩgũka meciria-inĩ makwa rĩrĩa ndĩrona ũũ, ĩno nĩ nduka njerũ ya gĩthĩnjĩro kũrĩa mwena wa Naikuru na nĩ makoretwo magĩkena mũno nĩ ũrĩa agũri marakorwo magĩũka kũgũra na tondũ nĩmarathĩnja ng'ombe njega na mbũri.

Kĩndũ gĩkĩ nĩ kĩonekaga mũno gĩcigo-inĩ kaingĩ gĩcigo-ini gĩakwa, na tũkĩhũthagĩra na kĩĩ? Wa mbere, ũyũ nĩ cumbĩ, tũhũthagĩra gwĩkĩra irio-inĩ, mũnomũmo o na nĩ ũgwĩkĩra mũtungo-inĩ, kana gũthambia handũ, kĩronda rĩrĩa kĩraruta mahira, na tũgacamũra tũgacamũki maaĩ, tũgeekĩra cumbĩ tũkahiha gĩtambaya, ũkahura kahora kĩronda kĩu. O na rĩngĩ o na mũtungo

Ĩĩ hakwa no ndarĩrie nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere haha. Rĩrĩ nĩ iria rĩũkĩrire gũkamwo rũcinĩ tene, na rĩrenda gwĩkĩrwo cuba, cuba cia iria, nĩgetha rĩtwarwo ndĩri, nĩgetha iria rĩu rĩtwarwo matuka-inĩ manene manene.

Kwĩra ũyũ ũngĩbundithia mũndũ atĩrĩrĩ, wa mbere no nginya ũkamenya harĩa ũgũtwĩra nyeni ĩo nĩ getha ndũgathũkie mũmera ũcio. Ũrĩa ũrona aya nĩ arutwo mokĩte kuma macukuru hakuhĩ na itũra gũbundithio ũrĩa nyeni icio ituagwo nĩ getha onao rĩrĩa megũthiĩ kũhanda mĩciĩ-inĩ yao mamenye na mabundithie aciari ao.

Niĩ hakwa ndona ũndũ ũyũ ndĩreciria atĩ maya nĩ macani megũtuagwo itũra-inĩ na ngari ya kũgĩra macani nĩĩgũkĩte, nĩgetha ĩtware bakitorĩ-inĩ, nĩgetha macani mau o rĩngĩ macagũrwo marĩa mega na marĩa mathũku. Mathũku nĩmo megũteyo, marĩa mega matwarwo bakitorĩ-inĩ, kana kĩganda kĩa macani, nĩgetha macani mathĩo na matwarwo matuka-inĩ, nĩgetha mũgũri one gĩa kũruga cai rũcinĩ, na o rĩngĩ andũ a wĩra kana andũ a moko arĩa marutire wĩra ũcio kuma mũgũnda-inĩ makorwo makĩrĩhwo mbia ciao

Ĩĩ niĩ hakwa no ndarĩrie karũgano ka gĩtũmi gĩa kwenda kana kũmena ũndũ ũyũ. Wa mbere, cũrũ wa kũihũrwo na kĩihũri ũkoragwo wĩ mwega tondũ nĩ ũhoraga narua na ũkahota kũnyua wega ona ũtekũhĩa kũringana na gĩkombe kĩa mabati nĩgĩgũcina. Ũndũ ũngĩ wa kũmena ũndũ ũyũ kĩihũri gĩkĩ nĩ gĩkoragwo gĩ kĩnene atĩ cũrũ no ũkorwo wĩ mũingĩ na ũkũhũnie na ihenya.

Ũndũ ũyũ wĩkagwo atĩrĩ rũrĩrĩ-inĩ rwakwa o rĩngĩ, rĩrĩa ng'ombe ĩgũthĩnjwo gĩthĩnjĩro-inĩ nĩ ĩrutagwo rũa. Rũa rũu nĩ rũtwarago kĩganda-inĩ na nĩguo rũa rũu rũthondeke iratũ, icoke itwarwo matuka-inĩ, na nĩgetha mũgũri ahote kũgũra kĩratũ kĩega.

O rĩngĩ niĩ hakwa ingĩruta mũndũ atĩrĩrĩ gwĩka ũndũ ũyũ, wa mbere no nginya akorwo athondekete harĩa arenda kũhanda ihũa rĩrĩ acoke enje irima, agĩre ihũa thoko kũrĩa mahũa mendagio, oke narĩo ahande na airigĩre na tĩri mũingĩ. Ũndũ ũngĩ, okorwo nĩ arenda rĩtambe hakuhi kana rũthingo rwa nyũmba no nginya akorwo na mĩtĩ na rũrigi nĩgetha oherere rũrigi rũu mahũa nĩgetha makorwo magĩtamba rũthingo rũu.

Niĩ hakwa no ndarĩrĩrie nĩkĩĩ kĩrathiĩ na mbere haha. Ũyũ nĩ cũcũ ũkoretwo ahandĩte thaara, na ũgakorwo ũkĩmera tondũ nĩ kũraura mũno, na thaara ũcio ũkamera, wĩna hinya na wa gũthakara. Kũguo ĩĩ, thaa ici aratuĩra ng'ombe ciake na mbũri, nĩgetha athiĩ atinangie. nĩgetha ng'ombe icio ikorwo ikĩhota kũmũhe iriia.

Kĩndũ gĩkĩ gĩ bata rũrĩrĩ-inĩ rwakwa. Wa mbere rĩrĩ nĩ riko rĩrahũthĩrwo thikũ ici nĩ andũ aingĩ ona icaginĩ kana mataũninĩ. Riko rĩrĩ nĩrĩhotaga kũruga na ihinda rĩnini mũno na kũruga irio nyingĩ. Ũndũ ũngĩ, riko rĩrĩ rĩtitũmaga thuburia ikorwo na mbiro. Gũthambia indo ciaku ĩkoragwo na raithi mũno tondũ ndũhũthagĩra ngũ.

Ĩĩ ha niĩ hakwa no ndirikane rĩa mbere ndagereire ũndũ ũyũ, na maũndũ marĩa ndagereire. Wa mbere, kwarĩ kirithimathi na nĩndathire nduka-inĩ kambĩ, ngĩtũmwo nĩ mami ngĩre conda, na nĩndahotire gũthi kuoya mũithikiri na ngĩteng'erera na kwarĩ na ageni mũciĩ, ngĩteng'erera conda nduka-inĩ na ngĩcoka ngĩcirehe mũciĩ, na tũkĩrĩanĩra na ageni na tũkĩnyua conda ya kokakora.

Niĩ hakwa nĩ ng'ano nyingĩ na maũndũ maingĩ njiguĩte makoniĩ kĩndũ gĩkĩ. Wa mbere tũtũ nĩ tũgunyũ kana tũtambi tũrĩa tũrĩaga mũmera mũrĩmi agĩte kũhũra ndawa noguo-rĩ, nĩĩtũmaga mũrĩmi akorwo na ihoru mũno. Kũoguo-rĩ arĩmi othe gatũ nĩmatarĩtwo nĩ ataramu a ũrĩmi magakorwo makĩhũra mĩmera yao ndawa nĩ getha ndĩgakorwo ĩkĩrĩo nĩ tũgunyũ kana tũtambi na nĩgetha ĩkũre nao makorwo makĩona kĩndũ gĩa kũrĩa na maciaro, na kuona maciaro ma kĩrĩa mahanda.

Ũndũ ũyũ rĩngĩ na rĩngĩ wĩkagwo atĩrĩrĩ rũrĩrĩ-inĩ rwakwa, ng'ombe nĩ cikoragwo cigĩkamwo rũciinĩ na igacoka igatwarwo mũnanda na mũnanda ũcio ũkoragwo wĩkĩrĩtwo ndawa. Kũoguo-ĩ, ng'ombe ĩhetũkaga ĩmwe ĩmwe nĩgetha cirutwo tũgunyũ na ikorwo cia gũkorwo na hinya na itigakorwo indwaru. Ũndũ ũngĩ, nĩ ciũragaga kĩrĩa gĩothe gĩtambĩte ng'ombe ĩyo nĩ getha ng'ombe ĩyo ĩkorwo ĩtekũgiĩka kana ĩtekũrwara.

Kĩndũ gĩkĩ gĩ bata mũno rũrĩrĩinĩ rwakwa, wa mbere, ũyũ nĩ mũrĩmi ũrahũra dawa mũmera wake nĩgetha ndũgakorwo ũkĩrwara, ndũkarĩo nĩ tũgunyũ, na ũndũ ũngĩ, tĩri ũrĩa nĩ ũgũkorwo ũkĩgĩa na hinya wa kũmeria mũmera ũrĩa nĩgetha mũrĩmi akĩgetha kĩrĩa ahandĩte akorwo ena gĩkeno muno.